Kae , wan kod puodho, e puodho ka, wan kod mariewa ma osetii, aito gi mabor matin ,nitiere cham moko machalo ni gin bando. Aito e puodho ka , wan gi jii ariyo machalo lakteche ma samoro obiro timo nonro moro. Koro gima biro e pacha, en kothe ma jopur puro mopogoreopogore, mamiyogi yuto mopogoreopogore. Aito be, gima chak biro e pacha , en nonro ma josayans timo mondo mi ochiw ber e yore mag pur, nikech iyudo ka josayans nyalo fwenyonwa gik man e puothewa kaka kudni manyalo towo cham, kit yedhe minyalo tigodo, gi gik manyalo konyo mondo miyo cham odong e yoo makare. Gima chak biro e pacha gin sikunde ma wasomoe kata kaka mbalariany. Iyudo ni gibedo gi puothgi moro ma kony ma gipidhe chambgi moro manyalo konyogi e timo nonro e wii gimoro samoro ma de gigomb ni gibede gi ng'eyo.

Gima biro e pacha ka aneno gini, en kuonde ma opogoreopogore ma olosi ma ji nyalo yueye. Iyudo ka nitiere jo ohala moko ma oloso ute kata oloso kuondni moko man gi tipo, man kata gi gik moko ma ji nyalo neno ma samoro ok ginyal yudo e gweng'gi. Aito, gik makamagi ywayo jii kendo ji dhi neno kama gintiere .Sama gidhi kuondegi, iyudo ni en yoo mar ohala, nikech joma odhi kuonde yweyogi bro chiwo pesa ne jok man kanyo ma tiyo kanyo. Aito bende ,jok matiyo kanyo mano bedo yorgi mar tich ma kama ginyalo nweng'e. Gima chak biro e pacha en ni kuonde ma kamagi, nyalo miyo ng'ato mor e chunye ma samoro duokne paro kata dang'ni mar paro chien. Nikech iyudo ka inyalo dhi inyalo neno gimoro manyalo mori, inyalo nyiero, inyalo goyo mbaka gi jok moko. Aito bende ng'ato nyalo puonjore gik moko manyien ma samoro nokia kaka jokanyo odak , kaka gitimo gigegi, aito koro sama magi timore ,to ka ng'ato ne nigi paro to.

Gima timore kae en ni wan gi japur moro, ma ofwenyo ni kata oonge puodho to pod onyalo puro. Okawo bepe moko oloso maber koriwo gi gi omusmal, kendo otemo ni mondo oket pipe moko mondo oti go e yore ne mag pur. Koro gik ma otiyo godo gi, iyudo ni obaro, obaro kata pipe moro ma kore duong' to eiye kanyo okete lowo. E lobe no onyalo kike gi mbolea chuth. Kaeto obiro kuoye pi. Kosekwoyo pi to obiro ng'iyo alode ge moko mane oseludo kamoro to onyalo biro opidho eiye kuonde gi. Koro mae biro konye, ni kata bed ni oonge puodho moro maduong' to pod onyalo puro alot mang'eny. Aeto obiro yudo kaka onyalo uso gi, kata kaka yore mar chiemo, nikech onyalo ng'wedo gi sama oonge chiemo maoted gi gi kuon ma ocham. Sama ouso gi cha bende odhi yudo omenda, aeto bende jo matimo science be nyalo biro timo nonro ire kae.

Kae, wan kod ng'ato man kod buk moro e lwete kendo en kod turufuong' e lwete. To koro, jok mamoko ochiko itgi kendo winjo gima jali wacho. Koro gima ng'at, ng'eyo ma nyaka ng'ato nyaka bedgodo, en ni koluongi kama kama , to ochalo bura moro. Koro nyaka ibed gi ng'eyo ni gima iluongi ni mondo udhi samoro uler wachneni, in e gi ng'eyo maromo nade kata ine gi lony maromo nade. Nikech samoro oluongi mondo igol pachi e wii chienro moro, kata mondo ichiw ler e wii wach moro ma samoro timore. Koro ka ionge gi ng'eyo, to ibiro bagni kendo ibiro yudo ni ibiro chiwo nonro moro ma ok ber kata ma ok odhi kare .Aito ng'eyo machielo ma nyaka ng'ato bedgodo en ni sama ng'ato wuoyo, to nyaka ichik iti, okinbe ni ng'ato wuoyo to inbende iwuoyo, mano luor, koro nyaka ng'ato bed gi luor. Aito bende ng'eyo ma nyaka ng'ato bedgodo kendo en ni, chike matiyo gin kaka.

Kae wan kod mananas. Mananasni kosegole e puodho tibiro yiedhe. Koseyiedh pote magwar gwar no to ibiro ng'ade kata ibiro poge matindo tindo kar ma ng'ato nyalo chamo. To ibiro chame kata bang' chiemo. Kata seche moko jok moko chame kata bang' ka gisechiemo ba giyweyo mang'eny. Koro jok moko bende ohero mana chamo gi kata sama gidenyo. Ni samoro chiemo moro ma ginyalo chamo maber onge gi kinde no. Kata seche moko gichame ni giyude gi sechego. Ok gi, nokgi pango ni mondo gichame. Aeto bende chiemo ni inyalo kawe, titiyo, ikete e masinde ma nyasani miluongo ni blender marege mayom ma gol pige cha. Kosebiyo pige no, to pige no inyalo ti go kodo kaka juice ma ng'ato madho. Aeto bende wiye cha ka ng'ato osegolo. to ng'ato nyalo chak dok pidhe e puodho kamoro ma owinjore kotiyo gi lony ma owinjore. Ma onyalo chak oti mochak olokore mananas machielo.

Gima biro e pacha ka aneno gima kama, en chandruoge mopogoreopogore, ma oganda matimo tije mag pur kaloe. Iyudo ni seche moko, koth bedo mang'eny maywer pwothegi, ywer mwandugi ma gidong' nono nikech sama oywer puodhocha, samoro nikodesae, aito itiyo gi pesa mang'eny e pure, mipitho, ma itiyo nyaka gi mbolea. Koro sama pii biro to ywere tee cha, iyudo ka mwandu mane ingo isetiyogo tee ma kendo koro idong' nono. Aito gima chak biro e pacha, en weche mag horo. Nikech seche moko ka koth bende obudho ka pok ochwee tiyudo ni cham thoro wang'.Kendo sama cham osewang' ni, to mano nyiso ni cham biro thoo ma koro onge yuto moro ma japur biro yudo. Koro gima kama kotimore, tobedo kaka lal ne japur. Gima chak biro e pacha, gin kothe mopogoreopogore ma ikomo e kuonde ma pii ng'enye. Koro iyudo ni ging'iyo, kothegi ong'iyo gi pii ma samoro koro pii ok nyal kata kethogi.

Mae, wan kod rabuond nyaluo. To kaka inyalo lose, en ni kosegole e puodho kata kosepure oko, tibiro luoke. Kiseluoke , to jok moko ohero ni yiedhe, koseyiedho poteno, to biro pore chumbi matin, to kete ochwakore ma obed mayom. Kosechwakore, to ng'ato nyalo rite okwee matin, to nyalo tiyo kode kaka gir math mimadhogo chae kata mana nyuka. Aito, kaka bende inyalo lose kendo, iyudo ni jok moko ka osechwake, to nyose matindotindo , aito inyalo tii kode kata e bago mogo mar ngano, kata mar tedo chapat, kata mar tedo mandas. Itiyo kode mondo oket mogocha ,obed mayom aito itedo. Aito gima chielo bende , iyudo ni rabuonni, inyalo tii godo mayiedhe kaka inyalo yiedh rabuon machielocha, mated kode chips, mated kode kata crisps, gi gik mamoko machalo kamago, kendo ma samoro ng'ato use mayud pesa, kata machame moyud mor e ngimane.